Tijni nikod nengo nikech tijni ma tich makelo pesa, ma en tich mar uso wuoch kendo ma en tich ma kangato tiyo tonyalo yudo omenda mangeny kendo ngani kotiyo maber ,maber onyalo dongore e ngimane. Nikech tijni mae en tij uso wuoch ouoso ne kastomas ouso ne wateja ma onyalo yudo pesa mangeny kuom oganda mopidh familia ne maber kendo kakolero ne ngato no mano ber, ber kabisa nikech tijni nikod nengo ahinya, okelo pesa maber e aluora

Gima timre kae, ma en soko, ma en chiro. Koro chiro ni, jii aneno ka ji obiro, wazunge nitie kanyo. Wazunge obiro ng'io kaka masai dhi mbele e chiro ni. Kendo aneno ka masai opedho gigegi mag culture, gipedho kanyo kendo wazu gi giketo kanyoendo display kendo wazunge neno maber kendo wazunge mor kodgi. Aneno guok be ni kanyo. Mae soko maber maber mar masai, koro giuso, giuso gigegi mag culture, kendo wazunge mor kodgi ainya kendo gibiro nyiepo mondo giyude ginbe gibedie culture gi no.

Gimabire pacha kaneno gini, ma en dhano modhiye M-pesa, kendo odwachulo pesa odwachulo bill gi M-pesa. Koro odhi e sim mondo ochul omenda no to M-pesa mondo mi ng'ano pesa ne. Koro mae odhiye M-pesa, odhi e Pay Bill kato onyalo odhiye Send money tochulo ng'ano. Koro ma ng'ani obiro e M-pesa mondo otim transaction e gimo nyiewo no kata e gimo biro kawo e vduka no.

Gima timre kae, ma en duka mar mpesa, to dhano obiro kanyo mondo mi oti ogol pesa kata onyalo transact pesa kata onyalo golo kata onyalo oro ne ng'ato pesa. Koro ma en pesa ma ng'ani obiro ogolo kata onyieo bamba ma onyieo gimora mora ma itiogo e mpesa kata onyalo deposit pesa mondo odhi otii go bang'e. Koro maen mpesa maen duka mar mpesa, ma ng'ani kendo biro mondo otim dwaro mare mondo ogol pesa no kata oor ne ng'ato pesa kata odeposit pesa mondo obedgo e bank account mare.

Koro kaka irwake, nyako kosebiro dala gi wuoyi, nyako biro then janyuol wuoyi biro. Gimosore gimosore, ka gise mosre, gimakre gi nyako machielo kaeto giwuotho e oganda ka gimosore gimosore

Jok maneno kae aneno ka ma en President Wiliam Samoei Ruto. E kod nengo nikech en e jatend piny Kenya, marito Kenya ni kendo matayo Kenya e okang' ma mbele kendo okonyo loso barabara, oloso sikunde oloso gik mang'eny e kaontis, okonyo kelo omenda. En e jatend piny Kenya ma rito Kenya.

Gima bire pacha kaneno gini ma ot mar manisipul. Koro mae e kuma manisipul mani yo Maralal kocha. E sikol mar kuma judges bire to gi discuss weche mag achiel ariya dek kata jok moko biro kanyo to gi discuss weche achiel ariya dek machando Kenya kata mageng'o oganda.

Momiyo tijni nikod nengo ma en tich mar group. Ma gin group gi discuss weche moko achiel, kendo gin kod mek aluora nikech giriwore e paro achiel bang'e giriwore e paro achiel mondo gikel dongruok e ngima mar oganda.

Gik maneno kae en bendera mar Kenya, ma sirkal mar Kenya tiyogo kata piny kaunty mar Kenya tiyogo, kendo aneno ka Wi-Fi nobedo launched kae iga mar twenty-twenty-three kendo mano konyo e internet kendo aneno Eliud Owalo emanokelo Wi-Fi no.

Tijni ber, ma en tich tuk nyithindo kendo tijni kelo mor e familia mar nyithindo. Kendo kimorogi, nyithindo yudo mor, nyithindo tugo maber e alwora kendo ok ginyal chendo. Koro ma en tich makelo mor kuom nyithindo, ahinya ahinya kuom nythindo gi.

Gima biro e pacha, ma en kaka inyalo rito omenda mari, kendo ma omi procedure mana kaka inyalo rito omenda mari. Koro gima biro e pacha ma en procedures kata steps manyalo, minyalo rito go loan mari. Awach ni for example omii loan kaka thirty thousand, koro imii steps kanyo. Onyis ni organise your income, yaani i organise income mari. I organise income mari, then you reach out to your creditors. Ichopo ne jo jok miolo ka. Ichopo ne gi, ilero negi kaka ginyalo chulo back, kaka ginyalo chulo back that pesa. Then protects your expenses. Inyalo rito omenda mari maber. Then consider a cash infusion. I consider kata ka omii cash kata jo moko ka oro ni pes paybill, inyalo consider mano. Koro ma en gima en procedure ma irito go omenda mari.

Gi matimre kae, mae en gari, ji oidho gari kendo ma aneno ka kondakta obet kanyo. Kendo mano kondakta mang'iso ji kata ka gichul pesa e yor simu kata e yor cash. koro aneno ka ji obet kanyo, ji dwa chudo gi pesa gi. kendo magi jok madhie e safar. Safar kata kumabor kata kumachiegni kata Nairobi kata kumoramora, kendo kondakta no konyogi kata nyisoi weche matimre e gari no, kata ka ginyalo chudo through kata through paybill.

Jok maneno kae, magi jotelo mag chama. Kendo gin kod nengo nikech magi jotelo makonyo rito kaka awach ni for instance gin jotelo mag chama mar cooperatives koro gikonyo e rito omenda manie cooperatives kanyo kendo giber ,kendo gikonyo ,gikelo gin kod nengo nikech girito kanyo maber, girito security kanyo maber

Gima bire pacha, ma en tich puonj. Kendo nyithindo matindo tindo obiro mondo jodongo japuonj opuonj gi kanyo weche ma gichandre go kata ma ginyalo lerogo. Koro gibiro kanyo mondo gipuonjre yore mar ndiko kata yore ma ginyalo tugo gi nyithindo wadgi.

Gimatimre kae ma en nyithindo. Nyithindo somo tablet kendo gibiro somo e tablet kendo nyathi mor. Aneno ka gin gi nyithindo ariyo koro gin e klas, gipuonjre e tablet kendo japuonj olero ne gi wache morogi. Aneno ka nyathino mor sana gi gimodiyono ipuonjogi tarakilishi ipuonjogi kompiuta kaka ginyalo dhiye information technology yaani IT kendo mae ber, ma en gine ma CBC Competency Based Curriculum kendo puonjogi maber kabisa mondo gitiegre e kompiuta